kore nkoitoi sidan naidimi atusuj peyie iteng'eni iltung'anak biotisho ondamunot naa tenepiki nkiteng'ena ebiotisho ondamunot atua nkisuma naisum inkera etii sukuuli kwanzia primary, sokondari mpaka metabai university kore sii aitoki nkae oitoi naitumiari aiteng'en iltung'anak biotisho ondamunot naa teneteng'eni naa iltung'anak apik iseminani motumo naa iltung'anak inia ng'eno ebiotisho ondamunot pootum naa iltung'anak atubulu idipa aterretanata ayiolou nkoitoi natumie naa ninche biotisho enye andamunot.

Kore lkiek liang' latooko apa naa lkiek lijo lakirding'ai tanaasii ilmwarubaine, olmakutikuti oseketet, kore seketet kwansa ninche naa keetu ninche osesen amu kelo naa aicho oltungani engolon, ngufu esesen nigolu naa nidup ataasa esiaaitin tengaraki naa ieta engolon, kore sii okirding'ai kera ninye lcheni naa ore piok nintai moyiarritin naijo lkirobi te sesen anaa si oshi oji lkulup, ore sii irmwarubaine keitai naa ninye nkirewua anaa sii malaria taeatua sesen loltungani naaku kore lelo kiek kesidanu oleng te sesen amu keicho ltungani engolon nasie naa esiaai neishiunye naa sii teneaku duke ketumo ltungani nenia moyiarritin.

kore nyamalitin nagira biotisho aimaa temurua ang naa tenebo wena naa nemetae irkitarrini oitosha ona sii naa ore nkata natae irkitarrini nemeetae naa ildawai oitosha teasipitalini emurua kore sii nkata naatae ildawai neetai ilkitarrini nolo naa metaa kelakua naa nina sipitalini naaku naa mebaki naa iltung'anak akwet nkata nanyamal iltung'ani lomon le biotisho nenia taa nyamalitin naimarita naa biotisho temurua ang.

Kore nolikinot sapukin naagira ltunganak aimaa peyie emegira aas imbaare sidai naa ana naa naaku kelakwa naa sipitalini naatumeki naa mbaare sidai, kore sii nkata naaku ketabayieki naa sipitali abaki elakwa nelo naa metaa kegol naa ilaata, nemeeta naa ltunganak mpesaii naalakie naa ninche nena sipitalini peetum naa ina baare esipitali, kpre sii nkata naa keata ltungani mpisaii nilo sii atum aa keti nkata naaaku kore ebaare sidai nimitum naa tenenia sipitalini amu enere naa nkae kata naa sipitalini oloopeny anaa sii sipitalini eprivate ninyenaaa indim ltungani nitumie ebaare sidai.

kore eneidim sirkali ataasa peyie eibooyo moyiaritin naa teneshet naa sipitalini kumok metaa meetae emurua nemetii sipitali netoki sii apik nena sipitalini ildewai metaa meetae naa sipitali emurua nemetii ildawai kore aitoki nkae eitei naidim sirkali ataasa peibooyo moyiaritin naa tenepik naa irkitarrini nena sipitalini tenaa sii ilaasak lesiai le biotisho potum naa lolo tung'anak ashom ninche aterreten olorere tomurua aishiliki naa iltung'anak ajoki inji ikunari ilomon le biotisho naa inji ikoni teniboori moyiaritin enaduo taa moyiaritin naijo ino nocorona naa.

Kore enyamali sapuk te sipitalini tena rishata naa ena naa nemetii irdawaii sipitalini ng'araki netu eicho naa sirkali ekaunti, kerau naa ninche empalai aarawaki lturrurr le KEMSA meterau irdawaii, nemerau naa ilo lturrurr amu kejo ninye merawaki nkauntini teng'araki neata nkauntini silen, kore sii nkae enyamalin nagira sipitalini aimaa tena rishata naa ena naa nemeatae lkitarini kake lemeitosha, amuu kore eate lkitarini tanaa sii le siaai ebiotisho, nepo naa ninche aaku meitosha naa amuu ketiik ninche na esapuk sii esiaai oasi, kore sii enkae naa ena naaku kila nkata ake nepoito naa lesiayak le biotisho kulo duo lijo lkitarini mugomo eishirr naa ninche aajo keshomo na sirkali aitoroogny ninche neitu naa elak ninche mpesaii enche tanaa sii e marupurupu enye.

kore moyian sapuk nayiolo naa moyian naa naji biitia kore nikoni teniboori moyian ebiitia naa tonomopuo naa iltung'anak aas siai lenkitok olpayian iltung'anak naa leti eyama tenaa sii leti ipim ate ayiolou naa ajo meeta kore sii nkae oitei naiboorieki naa tonopuo naa iltung'anak apal ataa kopuo aitumia ntokitin naijo noo kondomi inkatai naa napuo ninche aas ilo siai iltung'anak lemara nkitok olpayian ore sii nkae oitei naiboorieki naa tenemopuo naa iltung'anak ang'arr intokitin naijo duo wembei tenaa sii nail cutter nadung'ieki ilaisotok naa oltung'anak lemiyiolo peemitarasunoi naa inia emoyian naji naa biitia.

kore tesipitalini enkop ang kunake natii ninche murua negol tumoto elelo keek loo moyiaritin naijo enesukari arashu sii pressure kake kore pulo sipitali ekiliapet naji refferal natii ninye nkang e marlal naitum naa lelo keek teleleki oleng naa tenkarake keisapuk naa inia sipitali nera siduo ninye sipitali e level 4 tenkarake naa nepuo ninche aishooyo lolo keek lee nena moyiaritin naijo naa pressure tenaa sii moyian esukari.

kore eniko ilang'eni lebiotisho peyie eibooyo oltikana erishata nainotoki tenena sipitalini emurua naa noponu naa ninche apik iltung'anak seminar aitowuan iltung'anak neiguan iltung'anak neliki naa iltung'anak ajoki inji ekoni teniboori ena moyian naji oltikana neliki sii iltung'anak neiko naa tenopong iltung'anak oota oltikana pomopuo naa ninche aitarasu irkulikae ina moyian torrono naji nejia.

kore naa enaiko ilaretok lebiotisho peyie eretu intomonok nanuta onena sii natoishote naa kopuo naa ninche naa aliki ninche ajoki inji eikunari nkinosata andaiki naekuna daiki eyiare ninos oltung'ani etunute naa kuna sii eyiare ninos oltung'ani otiishe potum naa nkerai kule nawok naa naaya, kore naa aitoki nkae oitei naretie ilaretok lebiotisho nena tomonok natoishote onena sii namena naa kopuo naa ninche ailiki meteisho aponu sipitali atum imbaare nkata pookin naning iltung'ani ajo keibisiong nepuo sii aitukuj ajoki ootun naa nkatai yie clinic pootumi naa atodol ninye nadol sii ilkitarri inia kerai naa nanapita nenia tomonok.

Kore nkoitoi naidimi aatusuj peetum inkera pookin baare neisulaki nena keraa natii irpurkeli, naaa tenelo naa sirkali aaya naa ninye sipitalini kuila murrua tenaa sii nenia muruaai naa elpurkel, nepoi sii aishooyo metaa ketumi irdawaii le pesheu peetum naa nenia kerra ninche baare epesheukore sii nkae oitoi naa tenepou sii naa apik lelo tunganak nkisuma neitengeni naa lelo tunganak lolpirkeli peetumoki ninche ayeuu inkerra enye sipitali nkatai naningi aajo keibisiong inkerrai tanaa sii enkatai naa nanyamal biotisho enkerrai najii.

kore eneiko intoiwuo temurua ang peebik inkera aa biot enkata naponu imoyiaritin naa keisho naa ninche inkera meshomo atumu biare tesipitali nkata naa naponu imoyiaritin kore sii nkae oitei naitimia naa keisho inkera indaiki sidan naata biotisho indaiki naaku keret naa seseni metarere seseni moyiaritin nkata naa naponu nenia moyiaritin kore sii nkae nopuo ninche arishe ilkeek liang neya naake inkera sipitalini amu teine naa etum inkera ilkeek lesipitali oishooyo naa ilkitarri.

kenyorr iltuung'anak elng'anayio leishoi temurua ang naa lore taa naiko ana naa naaku kejo naa iltung'ana kenere naa neisho naa intomonok potum naa nkera ataa kumok notum sii inkang'itie atubulu naaku naa kenyorr iltung'anak ilng'anayio leishoi teina murua, etii sii iltung'anak odol ninche etiwua kenere neasi intokitin naji ino family planning kake neme poking'ae oyieu lolo omon ametii loojo enkoitoi ina naitimia iltung'anak ilang'eni lonkulie kuapi eboo adung'ie iltung'anak nambaritin tenaa sii siana meshomo naa iltung'anak aaku kutik potum naa ninche atake kumok openy.

kore nkoitoi naiborieki moyiaritin nalokunye esujitae tesipitali emurua ang naa kopuoi naa aisho iltung'anak nkiteng'ena potum naa ninche ateyiolo ajo keetae naa nena moyiaritin nalokunye naa inji sii ikoni tenepuoi aiboyo ninye kore naa dupoto nayeutua naa eshomo naa aiteng'en iltung'anak potum iltung'anak ina ng'eno pomotum naa iltung'anak inena moyiaritin te ghafla adooki naa iltung'anak noponu ayau nyamali tiatua murua.

kore batisho nayau inkariak sapukin tolosho le kenya naa kisapuk oleng naa tenkarake taa ore inkariak sapukin keng'as ninche arr irbarabarani kore pearr irbarabarani nodung' naa ninche lototo ongarrin naya isipitalini ildewai neya nkang'itie indaki nenap sii iltung'anak aaya ing'oitin neje naaku naa kore tinakata neyau ninche batisho sapuk oleng tenkaraki kopuo naa iltung'anak alau nkoitei naim tonopuo abaki ang'amu ntokitin e maana tenaa naata dupoto naijo duo biotisho tosipitalini nkarake naa inkariak sapukin.

Kesapuk enkarriano ayaunoto ereteto e biotisho te nkopang, naa kore taa ntoki naitasapuka ana naaku eatai sikuisi NGOni tenaa sii NDOs nayeuta aitoki ninche ina arriano e biotisho atua naa lorere, amu itum taata NGOs naajoki ninche ltungana enjibeikoni teneiboori moyiarritin, inji eikoni teneoki ildawaii, neishooyo sii taata aitoki ldawaaii, etii dei apake NGOoni naaponu aisjo ltunganak ntokitin naijo kondomi peetum naa ninche aiboorie moyiarritin naaijo ukimwi oonkulikae siake naijo duo noo mirika, kpre taa nyamali natumutoi naa ana naa naaku ketii nkata naaku meiteu ltunganak nepo sipitali tenaa nenia seminani naipotuni, pootum naa ninche aatangamu lelo omon le biotisho.

kore ng'eno arashu imbaa niyieu peiyas ena siai naa tenilo naa oltung'ani sukul elkitarrini nukupuoi naa aiteng'en nkitumiaroto ienina mashinini naijo ino x-ray putum naa atodua ateyiolo ajo kaa moyian ena naa kaa ena tenebau sii nikinchori sii ng'eno eoldewai putum naa ateyiolo nunko naa teniliki naa oltung'ani ildawai sidan olo awok nkata naata nyamali kore sii nkae ng'eno niyieu naa ng'eno naa olomon loonkompiutani amu iyieu naa, naa kore tenkarake taata nashomoki dijitali niyata naa ng'eno enkompitani putum naa ataasa siai aitibiraki intumia naa inkompitani.

kore naa iretet natum iltung'ani eton ebaya sipitali tolosho le kenya naa itum naa reteto eoltung'anak oji community health volunteers tenaa sii lolo tung'anak naa oinyiototo ninche aitai aate aishooyo ildawai tomurua nikincho naa ninche entoki naji first aid kore taa teinakata kisaidia naa inia amu kimbooyo, kirrashu naa nkishui eton naa itu ibaya sipitali kore naa nikunari teidie naa kooshokini naa lolo tung'anak simui ajoki naa enkuata amu eton naa ebisiong ng'ania potum ninche atoosh ninche isimui aipotu ingarrin duo naijo ngarri nanapieki iltamoyiak mekwetie naa ilo tung'ani sipitali kake idipa naa ninche atang'as aisho nkiti baare eatua ang naake teine.

Koree olng'ash oatae eipirrta moyian ebiitia naa ana naa kejo ltungana kore ltungani ooota emoyian ebiitia naa keitarasu lkulikai teneiroroki too nkaik tanaa sii tenaa sii tenotoni te matatu tenepo tanaa si abaki tenetoni airag olkitanda oboo. Kore neikoni teneitaini ilo olng'ash tr murrua naa tenepoi naa aisho ltunganak ing'eno aapo aaliki aajoki kore inkoitoi naidim ltungani nikintarasunye emoyian ebiitia na tenipopo naa esiaai olpayen onkitok etu naa intumiyaa ntokitin naaijo condom ,kore sii nelikini aajoki kore nkurorokino onkaik tenebo oduake teniragrag olkitabda oboo tanaa sii teninyanya ndaa tenebo nemelo naa ninye aitarasu ltungani ina imoyian ebiitia.

Kekumo inkolongi naishori nkingena ankibooroto emoyian oltikana te kopkop elosho le kenya ,naaku kore taa ltungani loishooyo, naa laisiayak naa le biotisho le kaunti tenaa si lkitarini tenebo naa olkule laisiayak le biotisho olaing'eni sii ooyau naa duake nkampunini fulani atuaa duo NGOs meotu naa ninche aitengen ltungana nkoitei naiboorieki ina emoyian torrono oleng tenia kop najii te kopkop ekenya ngaraki nemetii naa ina kop oleng duo ilbaribarani sidan oo sipitalini, naaku naa kepoi naa aareiyo lorere peetumi aiteng'ena ninche.

kore ereteto naimu isimui tembaare emoyian elgoo yioloti anaa TB naa eshomo naa ninye aitelelek inia baare elelo tamoyiak lemoyian e TB tolosho le kenya kore taa nikunayie naa ana naa naaku kiro ake iltung'ani orkitarri lenye elakwanikinoi nikiliki sii ilkitarri ildawai lilo ainyiang'u tenaa sii kiliki naa atoki ninye nkolong'i niwok onkata sii nilotu aduare ninye eh, tesipitali neshomo naa ena aisho iltung'anak ng'eno amu kolo atoki ilkitarrini aliki iltung'anak tesimui ajoki nkoitoi naaje itumiari tenimbooyo naa eltung'ani emoyian naji TB tenaa sii inia naa moyian elgoo.

Kore inkiboorot etumore illaasak le biotisho emurrua egira aiteng`enisho te Kopkop tolosho le kenya naa ana naaku meatai seriani te inia kop ketii naake ill'arabali, kore sii inkae inyamali nagira ninche tanaa sii ekae kibooroto natumore naa ena naa naaku melotoi inakop ngaraki nemesidain naa irbaribarani, naa ketii inkata nalakino ing'arrin aatabai duo wejiti neeyari nepo lelo illasak naa le biotisho te kopkop ekenya, kore naa inakata nepo sii niche aatum aitoki enkae naaku ketii naa ltungana kumok opaasha oomanya nenia kwapi lemeyelo ninche nkutuk nairori anaado kiswahili naaku naa kelakino airoro olkule tunanganak lemening' naa ninye nenia kutukie enche naa shaake einakop.

kore mpalai e linda mama neiko teneas siai naa kore naa nkitok natoishe neishori inia palai e linda mama nolo naa ninye aiki sipitali naakeiki naa pesho nemetoki italaki kore sii nkae naa kolo naake sipitali nolo atum imbaare epesho tenkarake naa naitasheiki ina palai e linda mama kore sii atoki nkae kelo ake kerai enye neipimi duo ake tesipitali neishori duake mbaare kake eton ara kiti tenaa sii eton etii nkoshoke nemetoki naa eitalaki nkarake naitasheki naa inia palai e linda mama.

kore eninko tenimpotu ngarri oltamoyia itii ang nkata ninoto nyamali tiang naa nambai naake ene niarri eltamoyia iwosh tesimu niliki naa ajoki enkwatu nkaraki kaata naa iltung'ani tanaa sii niyie duo koon waata nyamali naa tiang kore taa tiniakata nokwuatu naa ninche nikiponu aaya kake kore tenimiata iyie inambari niwosh naa irkitarri lina sipitali nikitaaniki awoshoki ninye sipitali ekiliapet tenaa suo ino refferal metereu ninche inia arrimikiyeu naa ina arri asaru naa nkishui ino.

ore enikinko pekiponaa enkiteng'ena oltikana tenebo onkoitoi naiborieki naa eneyauni naa laisiayiak olaretok le biotisho metaa nan ninje kumok tiatua nkishu ore taa tiniakata teneku ninje kumok tiatua lorere neeku naa aitoki sapuk nkiteng'ena oltikana tenebo sii ono nkoitoi naiborieki ore sii ngae oitoi naa tenengásuni apiik inakisuma ina moyian naji iltikana atua enkisuma naisum nkera te primary ote secondary mpaka abaiki te university tenebo naa nkoitoi naiborieki metaa koree iltung'anak pokin oshomo sukul neeta naa ninje eng'eno ina moyian otaduoo etaa oltungani otungani le biotisho omera nakata taa eng'enu taa iltung'anak nitum naa nkoitoi sidan naiborieki oltikana

kore nikinko tenikimbooyo moyian orgoo yioloti anaa TB temurua naa tenepuo naa iltung'anak aaku kobol naa ninche ildirishani lonkajijik enye motumo naa siwuo ng'oji neim naa musuri taatua nkaji sanasana tanaa ng'oi neikumok iltung'ana kore sii toonkarrin kuna naa eauma tenaa sii e tung'anak pookin yiolot enaa matatuni keyiare nebolo ildirishani peemerrogaki naa iltung'anak ilkulikae neibookino ilo siwuo aitarasu inia moyian kore sii nkae oitei naa tonopuoi naa aisho iltung'anak chanjo era kutitik inkera pootum naa ninche atubulu eeta iseseni lenche ina rretenata naarere naa ninche inia moyian naji naa TB enaa sii emoyian orgoo.

kore siai lolkioma le NACADA egira akorrdu lelo oimina tolkeek oitemerisho naa poopuo naa ninche aas utafiti tenaa sii uchunguzi ayiolou ajo kakwa keek siku hizi ewokitoi oleng naa kanyio paa lolo keek ewokitoi oitemerisho oleng kore sii likae siai lenche egira akorrdu lelo oimina naa poopuo naa ninche arreten sirkali aliki ajoki motoosho marufuku tenaa sii metaarai ilkeek oje oitemerisho nkarake naa nayauta lelo keek oitemerisho nyamali tiatua murua kore sii aitoki nkae naa kopuo sii NACADA ninche aduaya nkishooroto eo laisensi toonkampunini naitumia lolo keek oitemerisho aitainyie ninche ilkeek sidan obakieki iltung'ani oota moyian naje naa duake kake nemara aitumia anaa irkeek oitemeriosho.

kore muratare ontoyie nkaraki noton ara sapuk tolosho le kenya naa neyewua naa ninye batisho tenaa sii nyamali tebiotisho osilan kore taa ena biotisho osilan naa, natumurataki kopuo naa ninche atum inyamalitin nkatai kenya nayami naa tenopuo naa ninche aas naa siai lolpayian onkitok amu kopuo naa aaku kening mion nemopuo naa sii ninche ashipakino ilo siai onere duo neshipakino nkitok olpayian enkarake naa nayamate ninye kore tonolo aaku keisho nopuo naa ninche nkae kata aaku kidim nopuo nekija ineng'ueji nkaraki naa nemotumoki naa ine ng'ueji atalaari meimu naa enkerai anaa duo naas iltung'ani naa letu emurati ineng'ueji.

Ekeatae lchenu le moyian enkosheke naaa kore neikoni tenetumi naa tenilo naa ltungani sipitali nikingas lkitari aipim aisipu meteyolo ajo eemoyian naje enkoshoke naa ieta, kore taa teniakata tinikindim atoyolo ajo ina moyian enkoshoke naa ieta, nikiliki naa ninye ilkiek nio na aok, kiliki sii ninye neikoni tenetumi naa ilo eni teneaku naa metii duo sipitali amu keidim nikirau olduka omireki ilkiek oji chemist nikingeroki impalai nilo naa iye aishooyo ina palai nedol naa ltungani le chemist nikiliki naa ninye ajoki ale sheni naa etejo lkitari tooko nikiliki na neikoni teneoki ilo sheni, nkatitin aja eoki, tanaa sii keoki indipa ainosa indaa tanaa eton etu iinos, anaa sii enkatai niruraita, kiliki naa ninye pooki naipirrta olsheni le nkosheke, kore neikoni tenetumi ilo sheni naa tinilo naake ltungani sipitali mikinchoo naa lkitarini ilo sheni tanaa sii lasaiyak le biotisho.

kore dupoto naitushulieki enkiteng'ena eishoi tenkisuma esukul naa tankarake kore naa poopuo inkera atum nkisuma eishoi eton aa kutitik nobulu naa ninche eyiolo nkoito pookin eishoi anaa nkoito naiboorieki moyiaritin onkoito sii naiboorieki pomonutai naa nkerai eton etii sukul kore sii aitoki nkae dupoto natumi tenitushulie enkiteng'ena eishoi tenkisma esukuul na kopuoi naa inakata nkera abulu eyiolo ninche ajo inji ikunari ishoi metaa kore kenya poopuo ninche aaku iltung'anak kituak neyemisho tenaa sii neyami neyiolo naa ninche neikunaa ishoi enye nkaraki naa naidipa apa atum ina ng'eno eton etii sukuulini.

kore nkoitoi naibalunyieki peyie eiboori emoyian emirika naa tonopuo naa iltung'anak apal tabiani naaku keperuperu ake ltung'ani onkituak elkulikae tanaa sii nkitok olewa leme ilpayiani lenyenak, leme lpyian lenye iniatoki naa nayau moyian emirika kore siinkae neiteng'eni, keyieu iltung'ana neiteng'eni ajo kenere nitumia iltung'ani mpirai condom tenolo naa ninye aas ilo siai onkitok naa neme enenye tenaa sii olee leme olenye kore naa tinia kata nepoi aibooyo inia moyian naji mirika ore sii nkae keare metaa ore ltung'ani oibisiong ninye oota inia moyian naji mirika nolo naa ninye atum mbaare asioyo tesipitali eton naa etaku inia moyian sapuk taatua sesen lenye.

kore isiai lolkioma le KEMRI tolosho le kenya naa paas naa ninche utafiti eolkeek opuoi naaaitumia teneitibuni moyiaritin taatua losho le kenya kore sii atoki olkioma le KEMRI ninche sii atoki opuo aipim ilkeek nodol ajo kenere nitumiari ele shani tenaa menere nitumiari lchani oje aitibunyie moyiaritin sanasana ilkeek oing'ua inkuapi eboo kore aitoki olkioma le KEMRI nopuo sininche aitei ilkeek lentim tenaa ilkeek liang nopuo aitaas ninche utafiti neigundua naake ajo kakwa keek eidimi aitumia aiteinyie chanjo lomoyiaritin naaje naidim naa atu naa aakata sii eponu moyiaritin kolo sii ilkioma le KEMRI aas ninche naasita apa nkatai yie corona ajurru moyian inkibelekenyat nalo moyian atum nopuo naa ninche aibung inia moyian ayiolou ajo kore tenkata naje nolo ena moyian aibelekenya nomokure enere nitumiari kulo dawai tenaa kulo keek kulikae ayieuni nitumiari.

kore ena arri yoltung'anak iltamoyia naa keeta ninye maana oleng nkaraki koretu naa ninye nkishui neirrashu iltung'anak eton naa etaipo naa nkishui enye nkata natumi nyamali ebiotisho naaku kore ena arri kera ninye ntoki esidai naa ntoki sii e maana nanere netii kila sipitali natii murua naa tankaraki taa kore eetae ena arri naji ambilas ore ebaiki peibisiong iltung'ani tenaa kaarie keata ana arri ng'oji nepiki, nepikieki iltung'ani nkariak naa ewuon eton ebaya sipitali nkaraki keeta ilkitanda nemenyukore naake noshi arrin e kawaida noshi najing poki ng'ae anaa duo noo matatuni naaku ine maana enatoki tankaraki ore naa te kila nkolong nemelauni ake iltung'ani oyieu nolo sipitali nemelauni sii duake abaki moyiaritin kake ore eetae ninye neleleku naa inia maisha amu keleleku naa nkuatata nakwetieki iltung'ani sipitali nkatai nadoli ajo etumo batisho tenaa sii etumo naa nyamali e biotisho enye.

Ee kajo nanu ore sipitali e JOOTRH natii orkerenget le Kisumu naa keteshetaki enaa sipitali kitok ore sii imbaa naidim atejo pee eponari naa kenare neyau sirkali branchi nkulie taoni naa ijo duo noo Narok, noo Maralal tenaa ebaiki Nakuru pee mitoki aaku Kisumu ake openy etii ina spitali nkaraki naa aa sipitali sidai naa kenare naa duake neyauni ina sipitali meeu abaiki kulie tung'anak ootii kulie wuejitin pee eku mitokini aapuo enkop nalakwa, ore sii enkae toki naisim neponari naa keyieu nepiki metaa keeta idakitarini kumok abaiki toonkulie wuejitin ooku ninche ilaisiayiaki lina sipitali pee eyau naa ninnche ina huduma, metabaiki iltung'anak toowuejitin pookin.

Kore peitanapishe sirkali peyie etum poking'ae olchani le covid 19 naa tenkaraki kore naa inia moyian naji covid 19 kera ninye emoyian torrono oleng' naaku keya naa iltung'anak metuata kore nkaraki najoitoi sababu najoitoi peetumi poking'ae olchani naa tankaraki kore pootum iltung'ani olchani le covid 19 nerreten naa ninye ilo shani sesen lenye nolo naa ilo tung'ani aaku keeta sesen ngufu tanaa ingolon nalo naa arere inia moyian metaa kore poolo netum inia moyian e covid 19 nemolo naa inia moyian aitanyamal ninye oleng' enkoitei duo naidim aitanyamalie iltung'ani letu etum ilo shani oji naa chanjo e covid 19.

eeh, kayiolo sidano naasishore ilng'anayio oibooyo enutai amu kore lelo ng'anayio kore peetum iltung'ani aitumiai tenkata nanere nolo naa ninye aibooyo nutai kore sii aitoki lolo ng'anayio keetae ilaaku ketumia iltung'ani eton naa etu eas ninye ilo siai neaku naake motum nutai keetae sii ilng'anayio oitumiari baada tanasi idipa iltung'ani ataasa ilo siai potum naake aaku keibooyo inia nutai naidim nolotu tenkaraki naa inia kiasi nataasa ninye teina kata nemiado.

kore eudoto onkera naa kesidai tebiotisho enye tenkarake naa kore naa inkera natuudoki ilo dawa loji chanjo nepuo naa ninche abulu eata seseni lenche rretenata naiborie moyiaritin naijo duo ino tb,polio onkulikae moyiaritin naake kore aitoki nkae sidano natumi naa teneudi inkera naa kopuo naa inkera atumu ngolon nepuo sii metaa kore epuo kenya ninche abul aaku iltung'anak kituak nopuo naa aaku meeta inia nyamali natum enena moyiaritin nkaraki naa netumo apa ninche ina udoto nashomo naa aibooyo aisho seseni lenye ngolon metarere nena moyiaritin.

kore nkulie kiasin neme nkishooroto olkeek naishooyo ildukai lolkek lee kuna olong'i naa keishooyo ildukai lolkeek lee kuna olong'i kemirr ilkeek amiraki ninche ilkulie dukai kore sii nkae naa kopuo ninche aipim iltung'anak imoyiaritin taatua neneng'uejitin nkarake naata naa ninche laboratory oipimie imoyiaritin naaje kopuo sii atoki aipim iltung'anak ntokitin naijo taata noonutai taatua neneng'uejitin naa nemirieki olkeek tololo dukai naaku naa nkae eitei ina napaashari neme naa ntoki nabo naas eshi ninche emirata e olkeek tanaa nkishooroto eolkeek.

ore roruat sidan enkisuma esujata onkaik aitobiraki naa kore ng'as nekue naapisuj nkaik tosabuni teneaku naa iyata naa osabuni koree si ngaee naa isuj nkaik tosabuni naruko enaa duoo nkare naipung'u tolmuseregi koree aitoki ngae rorurata nindim nifuata ashu nisuj naa tenisuj inkaik aisuj indapi onkaik oterishat ilkimojik nisuj sii loisotok eniata naa tenimiata loisotok nisuj naake inkoshi olkimojik mpaka laisotok linonok nisuj terishat ilkimojik pookin lonkaik pokirare amu naa roruata emwisho nintoki aituku ilo sabuni tenkare naruko

Kore pee anyor ainining'o jeff koinange te tv e citizen naa tenkaraki, kore naa ina kipindi narikoo oshi jeff koinange te tv e citizen naa kolo ninye aiteng'en nisho iltung'anak iamunot ne siasa. nikincho sii engeno noo lomoni oloito dukuya, tiatua losho le kenya, ore sii ina kipindi naa narikoo naa jeff koinage te tv e citizen naa keun ninye irkituaak le sirkali ashu wanasiasa mootu naa ninche miparishereki tene wueji. ore sii aitoki teina kipindi, naa itum oltungani ina rishata nireyie ilkiliuai lino. aikilikuan ilo tungani lotirikuaki. tenaa duo matejo alministai le sirkali, itum naa nafasi tenaa rishata nilo naa aikilikuanie ninye aipar ajoki kanyioo pee etii bae naje. neeku ina toki pee anyor aing'ura jeff koinange te citizen

Ke kumok siaitin naasita lang'eni peishoru eretoto te murua, kore ng'as kwe epoito naa lang'eni kwe aas ninje utafiti o nkoitoi naapuei aiborie moyiaritin. Netii sii irkulie ang'eni oosita ninje utafiti e nkoitoi napuoi aiborie ena toki naa nayeuo naji climate change tena sii nkibelekenyata naa o larin nkatai enchan o nkatai olameyu. kore sii nkae rishata naita lang'eni poopuo aretu te murua naa eshomo naa lang'eni apuo ninje ajo siab ayolou aajo kai dii kung'unaa poo kutum network tenaa ormutandao le simu to wojitin nalakwaniki taoni atiu aa torpukeli to nkuapi napaashipaasha.

Kore ntokiting pookin nadolta tene, naa lomon naa loipirta nkitok natunute. Ah kejo naa ntokiting naigero tene, keyieuni naa na kolo nkitok aisho teseriani meeta nyamali, nolo si atum biotisho sidai, tenebo naa inakerai enye. Kejo si ana poster njere, kenyor naa nolo aisho ntomononi nkiteng'ena, onkoitoi ebiotisho, naalo na ninye alotie kwe, abaiki teneidip atoishoyu. Kore si aitoki nkae, nolo naa arrerren iltung'ani, te lomon leishoi, metaa ore pejo nkerai tabau, naku naa keterrerrenaki ntoiwuo tombaa naipirta ishoi.

Kore ening'o pee inya ena ning'as naa aituk nkaek inonok niton te mesa niyau nkiti saani ning'as aokoki nkiti daa tenaa nintodoki lelo paek loobo, ning'as ainos ninye nintoki naake ainos nena daiki kulikai natii ine nabo nabo enaa sii todua naa yie ajo imu, tenaa naa itaraposhe kore naa tinakata ning'utie naa nkulikai ning'ua amu menare ninya ndaa aipitisha naa tenaa aitogiroo duo nayeu sesen lino.

Eee keetai enduata napaashari naipirta ena siai lorkeek le sipitali tenkakaraki kore iltung'anak kituak laijo duo iltasati nemenyor ninje atoijoi irkeek kake kenyor ninje irkeek liang' loipui aturu ntona orkeek neponunui ayer newok oltung'ani nishiu. Keure ninje ajo kore kulo keek lo sipitalini naa ntokitin ormusung'u nena, naaku eure aajo ninje oshi oyau moyiaritin aaku me ninje oitibu tenaa mee ninje oishiunye moyiaritin. neeku naa keure iltung'anak kituak irkeek le sipitali neeku irkeek liang' enyor ninje oleng'.

Kore lomon loobayie loo larikok lo losho naake ejo ninje njere, eshomo naa duo iltung'anak inaang' oshomo naa mashishi orbungei le kasipul, yioloti enaa Ong'ondo Were apuo naa ninje aikilikuan serkali ajoki kianyoo nataasakine, ainyoo peetarki ilo tung'ani, ilo bungei naa apa le kasipul. Eshomo si ajoki iltung'anak lorkioma le ODM aapuo ninje aara maate ejo naa nkae shoto e ODM enjere mekitii serkali, nejito enkae shoto enjere kitii atua serkali nkaraki naa eeta ninje irministani ootii atua naa serkali e Ruto.